Kit nenyone metinyun ndoger bichu kokanam teta mi nekanam kutit mi nikanam batai mi nekanam saruriet ago kakirat kikich katit asi kechar ak ketach korotik asi ye kaketach korotik ketesyin cheko chekokichob koek mursik ak imuche keluu korotik chotok amun ki bik chebo keny kokichome ngolu korotik kimokokose koristo amun kororon kot mising korotik.

Kit ne obwote ndoger chichi komiten mbar bute bandek amun ogere ole kokoyomyo bandek kabisaa agobo kamanut kot miiising ngebut bandek amun tindo kelchin kot miiising eng chitugul ago yekogebut bandek konyoru teta mobek che ome ago kakonyor bik tuguk che ome amun kingoe bandek akobit kekwany korak imuche kialda asi kisomesanen lagok eng sukul.

Kit netesetai eng yuu ogere omitwogik che kokisobenji sanisiek ak omitwogichu kotinye sutek che kororon. Omitwogichu ko muchelek iih ak marakwek ak ogere korak bendo chemiten orit ara kakisobenji sanit nekararan kot miiising netindo nelel ak netui ak nebirir onyiny kot omitwogichu agot indoger buch kwonyiny kabilet age okose takiam okot amun kokichob eng otepto nekararan korak ogere kanam chito eng eut kotereki asi kobir pichait.

En yuu okere tinget nemiten imbar ak chito nemiten terekta barak nekete terektait niton okere teme imbaret ilule imbaret nekitou amun okere pitat imbaraniton missing kotok kele imbarani Kobo tounet anan Lele kitou imbaraniton temindet nemoche asikomin tukuk cheimuche kotoretengee en kasar agetutuk nemiten en otepwek alak tukul cheuwen anan.

Bo komonut boishoni en kokwenyun amun boishoni kotoretech keter mionwokik cheimuche kwam tukuk chekakimin en imbari . Koraa kot missing boishoni kotoretech kebaren timdo chemokimoche en imbar ak kotililit imbar ak korut tukuk chekemoche korut ichekeni en imbarengung. Koraa boishoni kotoretin temik konyor tukuk chekatem kotililen komoboto timdo, Ara boishoni kotoretech echek tukul amun konyorunen keljin.

Minset ab ingwek en kokwenyun Kobo komonut kit missing amun toretin inyoru omitwokik cheketem en imbar ako ingwek chuto kotoretin si amde tukuk chekechob en gaa . Koraa ingwek kotoretin amun imuche okot ialde asi inyoru rabishek cheimuche ialen tukuk alak ko itemindet. Koraa ingwek ko nyoru temindet tukuk chekororon en imbar chekiboishen rabinik chechang kot missing amun yekarimin imuche ibut cheime ako meole kongeten oldage anan imbaret age.

Ripetab neko kechirek ak ngororik Kobo komonut kot missing amun imuche kotoret bik en kasarta agetukul ako yon itinye neko chechang kouni ko imosoindet kiitin ko imokoryot neo kot missing ako nekitoreti ana nekokochi tekisto kot missing bik chechang amun ndakai imoche ialde neko kouni chekayumak inyoru rabinik chechang kot missing isinda chito netindo neko tuten araa bo komonut.

Boishoni ko boishet nebo chemungarainik chechang kot missing amun kikomanda bik chechang ak konai kole kasit nebo mungaret kou inoni kioldo tukuk chekiome kochome bik kwal amun machitukul nemine tukuk chuton, araa kasini konyorunen keljin amun chito neyoe koyoe sikonyor rabinik cheimuche konden lokok sukul ak konyor chebo omitwokik cheome ak lokok chik. Koraa konyoru rabinik cheolen ingoroik chechwaket.

Ndoker boishoni kobwotwon kasarta age nekitun keratan kimushon asikarik kotomo akot anget ak konaman komutan araa okere kamani tire kot missing ak okere asikarik chelenjin komong okere kanam age tikikyok komii age nepire pichaishek en yuno komii nerorie nyime ngandan komani okere koiburi koseret imuche kerotet anan kimuti iboketepse en kapolishek akobo boishet nemakararan nekoyai.

Kit nenyone metinyun nokere okere bikab offisisiek chekomong ak okere netindo kartasian en eut kotok kele bichu koyoe kasitab office en kajado north sub county headquators amun boishet neiboru ko kailach bichu ingoroik chenyolchingee ak offisit niton no serkali nebo kajado.

Tukuk cheokere chechang chebo komonut ko cheu nyanyik okere cheruryotin kot missing kokoyam kiam anan keboishen en ngalekab koo. Koraa okere ndisinik cheruryotin okere piasinik, okere kitunguik ak okere eh bulbit neikochin lobkeiyet yoto. Koraa okere tukuk chemiten kit neu kirait omongu ole pilipili hoho.